Ore ene dukuya enkapung'ut ena naa ore enkapung'ut ewueji napiki inkutitik daikin niunie oltung'ani pee iasishore te jikooni. Ore sii ene are adolita ajo keata ena kapung'ut kitunguyu o inkwashen. Sidai sii amu, ore nooshi kata otanyamala Miata toki tiatua aji, indim ashomo aitayu ena kitunguyu nilo aamir, nimir siininye inkwashen. Naake keisaidia amu egol peyie ilo ainyang'isho ainyang'u entoki naijo kitunguyu o nkwashen o impoka naa o nkutiti tokitin niun teine wueji, neaku keisaidia olosho oleng'.

Eitukitoi naa inkishu teinewueji, ore eneikunaari, ore ene dukuya naa epiki enkare iltooi, ore pee epiki neauni olchani loji oltiip, neitushuli we enkare, neing'oling'oli metaa sidai, neitumiai taa entoki naji empamp najo ilashumba stir up pump. Ore ena pump, etii oltung'ani obo olo aibung' aaosh. Netii likai obo oibung' aituku inkishu, naa neija taa eikunaari.

Ore ena naa eoshoto e emouwuo. Ore eoshoto e emouwuo opa naa keoshi emouwuo alikio ilkilikwa, eidimi atooshoki emouwuo pee elimuni ajo ketii keeya natupukuo, arashu etii entumo natii arashu naa ake iyie ilkulie kilikwairitin oiyouni nelimuni. Ore eng'eno neyiou neatau oltung'ani naa pee iyiolou ake ajo Kaa masho natii arashu Kaa sababu ingira aoshie ena mowuo amu kepaasha naa. Ina taa eng'eno neistaili niatau, nenare sii niatau entuuma arashu nintayiolo atoosho ena toki oleng'.

enare niata oltungani e form naji form registration 36a,enare niata passport uni, impichai taa nena, nenare sii niata photocopy e birth certificate ,nenare sii niata enkipande oo ntoiwuo inonok pokira, naa tenemetii enkipande nenare niata, either birthcertificate, netii sii isentii naanare nilak. naa barikinot nisuj naa enare nipuopuo we ntoiwuoi ino amu ibeleknyaki taata pee eriki ntoiwuo.

ore naa isinkoliotin le Ohangla naa isinkolitin le nkutuk ooljaluo, otaranya iltungana lojaluo. ore naa olaranyani yioloti loojaluo yioloti oji prince indah ore naa olaranyi lenye lanyor naa athiambo.

ore naa kuna naa nkarn oolarikok loormaasai, naa ore nkarna oormaasai naa iterunye inkigerot naaji ole, ore ole netiu anaa identity oo nkarn oormaasae ,ore irmaasae kumok, na a lasima pee iterunye enkarna ole, anaa tene wueji, ore ole dukuya naa ole nkaiserry, ore oliare naa ole sankei, ore oliokuni naa ole kores, ore oliong'uan naa ole letuya, ore ole miet naa ole saitoti. idol naa kuna arn pookin ajo iterunye ole.

Kore ilaranyak okuni loolmaasai layiolo, naa ole dukuya naa Ole Marti. Ore Ole Marti naa olaranyani otaranya osinkolio, ore osinkolio lenye lanyor naa oloji "oyee". Ore olaranyani le are naa Meryane Naipasoi Tutuma, ore olaranyi lenye lanyor oleng' naa olojo, "enkop aang' sidai". Kore olaranyani le okuni naa olturur le Kamurar maasai, naa ore olaranyi lenye loonyor naa olojo "sitai".

Ore ena naa eutu enitanyanyuloto oo iltung'ana oopaasha ore Ole dukuya nadolita olashumbai oitasho te bata, netii kulo kuliek lorook amu kajo ilafrikani anaa kaijo iltung'ana le Kenya nepuitai aing'asiakino ele ashumbai. Adolita oledukuya etiu anaa eibung'ita enkaina arashu etii toki nagira ang'amu teele ashumbai, nebaiki negirai aing'asiakino aajo kaji etiu ninye pee eibor olchoni lenye nekirook iyiok.

Ore ena naa enkilasi naiputa inkera tenebo olmwalimui lenye, ore tene wueji adolita inkere egira aapu inkaik, etiu anaa eiparua olmwalimui lenye enkilikwanata neaku egira ashipakino inkera aapu inkaik pee epuo aijibu Ina kilikwanata.

Ore naa ena daa netii indaiki are napaasha, etii nabo naji Burger, netii enkai naji chips arashu fries. Ore enda naji burger ore pee iyou ninya oltung'ani naa imbung' too inkaik are imbat enyena, nilo aonyu naa, niendelea anya . Ore chips nabo iyou ninya intumia inkaik inono adumu nabo nabo arashu intumiya enkijiko naji euma arashu intumiya toothpick. Naa neija eikuni endaata enye.

Ore naa ena naa dukuya embuku olkokoyo, ore ena buku naa keutu ajo inkaatini tomon o imiet oo ilkokoyo. Ore ena buku naa kinosaki inkaatini napaasha tomon o imiet naipirita enkop oo ilkokoyo arashu iltung'ana loolkokoyo.

Ore entoki nalotu indamunot aainei, nabo adol ena, naa nademu oltung'ani oji Jeff Koinange. Amu ore ninye naa olarikioroni le TV naji Citizen. Ore naa Jeff Koinange naa oltung'ani sidai otishipisho, naake elotu oshi ainosu nabo te nabo intokitin nataasate te TV nelo ai interview iltung'ana nabo te nabo teine wueji e Citizen TV.

Ene tipat ena siai tolosho lang' ashu te emurua aang' amu Kore naa ena naa etiu anaa sokoni, naa sidai sokoni amu ilo oltung'ani nilo agelu intokitin nimiata, naa ore te sokoni ine wueji eibelekenyie iltung'ana intokitin napaasha, anaa nabo alo aata iropiani, nalo ainyang'u inkilani, ore olemeeta endaa neya iropiani nelo ainyang'u endaa, netii olaya sii endaa nelo amir pee eishoori iropiani. Naa ene tipat ena amu eyau sii teena iltung'ana tenebo, amu ore sokoni naa iltung'ana oo nkabilaritin napaasha natii sokoni.

Ore ena naa oltung'ani ooito olalem, ore pee eiii elalem nelo adung'ishoi too inaapi, naa ore pee idungishore olalem opi, nesiokisioki esiai nilo aitasioyo esiai niasita, naa keaisidai oleng'.

Ore tenadol ena, nadamu app e Safaricom. Kore app e Safaricom, na ekilo autaki ninkuna piasishore iropiyiani inono. Ore idim airriwai isentei, idim ainyang'u credit, nidim si aitai isentei tolduka le Safaricom, arashu te M-PESA. Na idim si tena ainyang'u credit, teina app.

Ore naa ena, netiu anaa arusii oltung'anak loolkokoyo. Amu ore enkishopo neutu ilkokoyo. Naa kaanyor nanu emasho naijoiye ena, amu Kore teina olong', ila ashipayu oltung'ani anaa eneikunita pee eranyi, ashu nishipakino oltung'ani oloito taata aiteru enkishui enye te nkaji enye. Nishipa sii teena amu ketii indaikin nilo anya ,netii enkishopo sidai ninchopo siiyie, neaku anyor nanu ena bae.